Njĩra irĩa macukuru mangĩhũthĩra nĩgũo mũrutwo o wothe ahote kũhũthira nenda cia internet nĩgũo makĩhote gũthoma nĩ ta, magĩrĩirwo nĩ matambie Faiba, ĩno ĩretwo Faiba WIFI, ĩkorwo ĩgĩkinyira o mũrũtwo woothe o harĩa arĩa mũciĩ. Nĩgetha e mũciĩ no ahote gũthoma na intaneti ĩyo ,kana o harĩa hothe arĩ nĩ ekũhota gwĩka research na ahote gũthoma na internet ĩyo.

Itemi inene rĩa ikundi cia kũiga mbeca kũrĩ ahũri biacara nĩ atĩ, ona ũngĩ batara mbeca cia gũthiĩ gũkĩrĩa biacara ĩyo yaku nĩ ũgũthiĩ ikundi-inĩ icio na nĩ ũkũhota kũheo nanĩ magũkũhe kahĩnda onokorwo nĩ mwaka ũmwe kana mĩaka ĩrĩ karĩa ũkũhota kũrĩha rũni rũu, rũrĩa ũrĩrĩhaga o kahora o kahora, na mbeca icio nĩ cigũgũteithia gũkĩrĩa biacara yaku na ũkĩuga ũkinye mwaka ũmwe kana ĩrĩ biacara yaku nĩ ĩgũkorwo ĩthiĩte ĩgũrũ makĩrĩa.

Ngūkū īrīa īhotaga gwītīrīa mwena wa Garissa, nī ngūkū cīa kienyejī. Nī tondū ngūkū īyo ona onge mīrekīa njaa, ūtagūbatara kūmīhīngere īrīo nīkūhota ngūthīe kūīmathīra bata nī ūmīhīngere tūmaai tūnīnī, na nīkūhota kūīmathīra īrīo kūrīa ngūothe īgothīe. Ohamwe ngūkū īyo ndībataraga atī ūtīnde ūkīmītheca dawa kana ūtīnde ūkīmehegere kīndū kīngī ngūkū īyo bata nī ūmīhegere, ūmīrekīe njaa na nīkūhota gūthīe kūīmathīra na hūwaīnī nī kūhota ngūcoka nyūmba. Na ngūkū īyo ohamwe nī kūhota ngūkūrekīa matūbī maīngī na īcarekeī tucuī tuīngīe mūno kūogwo ngūkū ya kienyejī nī īyo īgīhota gwītīrīa kana nī īyo ītīragīa mwena wa Garissa.

Mĩtugo ya ũndũire ĩrĩa ĩmenyekanaga na kĩhiko-inĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ atĩ, mũiretu angĩhika no mũhaka ambe aracirio na mbũri nĩgũo atuĩke wa mũthuri ũcio, atige gũtuĩka wa mũciĩ ũrĩa ũngĩ kũrĩa kwao aumĩte. Mũiretu o ũcio angĩhika, mangĩgĩa mwana wa mbere magĩa kahĩĩ, megũgatua baba wa mũthuri, kana mangĩgĩa kairetu ge kambere megũgatua mami wa mũthuri. Na nomũhaka magĩe ciana inya, kana makĩrĩa nĩgũo marĩhe thĩrĩĩ wa aciari.

Mababaĩ marĩa nyendete kũhanda mũno nĩ mababaĩ ma mwera, na gĩtũmi gĩa kwenda kũhanda mababaĩ maya nĩ atĩ mababaĩ maya matikoragwa memarũrũ rĩrĩa marĩkia gũkũra kana ibabaĩ rĩũ rĩa rĩatuĩka nĩrĩgũkũra na rĩtuĩke rĩa kwĩrua ũkĩrĩa rĩtĩkoragwa rĩrĩrũrũ, ningĩ ĩbabaĩ rĩũ thoko yao ĩgũrũ mũno ũngĩtua gũthiĩ kũrĩendia harĩa nĩũkũrĩendia mbeca nyingĩ mũno ũkĩringithania na mababaĩ maya mangĩ.